Irio cia ũguni irĩa handĩte mũgũnda-inĩ wakwa nĩ irio mĩthemba mĩingĩ, tondũ nĩhandĩte mbembe, ngahanda mboco na nĩ irio cia kũguna, ngahanda matharũ na mboga, na nĩ handĩte nginya ngano na gĩtũngũrũ. Na njĩra ya kũhanda indo icirĩ, nĩ kũharĩria mũgũnda wega, ngacimba, ngarĩma, ngarĩma biũ, ngacihanda, ngaitĩrĩria maĩ, ngacirĩmĩra cia mera, na no ndĩciheaga bataraitha kũrĩa cironeka cihinyĩrĩrĩkite, na ĩyo nĩyo njĩra ĩria hũthagĩra kũhanda indo ici ciakwa na nĩ cindeithagia, tondũ no ndĩciendagia na ngakĩona kĩndũ.

Mboga cia kĩenyenji, cia mĩgũnda-inĩ, irĩa iheaga mwĩrĩ hinya, nĩ mboga mĩthemba mĩingĩ, ta tharageti, mũhika, marenge, terere, na nyeni ingĩ cia mĩthemba mĩthemba irĩa tũhandaga nginya nderema, na nĩ tũcihandĩte mĩgũnda-inĩ itũ, na ũrĩa tũcihanda twambaga kũharĩria mũgũnda wega biũ. Tũgacimba, nĩgetha tũgacoka tũgacihanda, tũgacitĩrĩria maaĩ, na thumu, na tũgeterera nginya Ngai aturĩrie mbura, irio icio cigatuĩka cia kũgũra, cia gũkũra, na tũgaciendia, na tũgakĩona kĩrĩo tuonaga ho, na nĩ...

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha, ũronania nĩ ũndũ mwega mũno na wa bata, nĩgũkorwo andũ aya marĩ haha, maronania maumire o kwao kana mũndũ aumire o kũrĩa aumire, oka kwĩrorera nyamũ ici cia gĩthaka, na nĩ mĩrũthi ĩrĩa ihingĩrĩtwo haha ũguo. Na nĩ ũndũ mwega mũno nĩgũkorwo atĩ ihingĩrĩtwo ũguo, gũtirĩ ũndũ ĩngĩhota kũrũga, ĩtuĩke ya kuma, na ĩtuĩke atĩ no ĩgurarie andũ aya ũguo.